Miyo mapek ni odhi limo laktar mondo ong'i chal mare. Kaka nyathi ni e iye. Odhi ng'iyo ni nyathini en nyathi manyako kata mawuoyi. Ka imenyone gi lony manyasani, midendo gi dho ngere ni ultrasound